Iria rĩa Nasururo. iria rĩa Naivasha, Uvungo wa bururu na Mwoyo wa Kathi. Muoyo wa Kathi nĩ ũrĩa wonanagia ũthaka wa kũndũ kũu, narĩo Iria rĩa Nasururo nĩ rĩrĩa rĩkoragwo na namba nene mũno ya Flamingo na mbogo iria njirũ na njerũ. Iria makĩria ĩ igucagĩrĩria athũngũ ona agendi. Narĩo iria rĩa Naivasha ĩ nĩ rĩrĩa rĩkoragwo na nyoni na ũthii wa tũtarũ mũno.